Kũringana na meciria maitũ nĩtuonaga wĩici wa mĩgũnda ũrĩ ũndũ mũru mũno, na nĩtũgeragia gũkorwo tũgĩciria nĩ atĩa tũngĩka tũkorwo tũkĩnina ũndũ ũcio, na kũringana na ũrĩa tuonga nĩ atĩ wĩici ũcio ũcangagĩrwo mũno nĩ anene arĩa makoragwo thirikari-inĩ tondũ nĩo makoragwo magĩtongoria harĩ wĩici wa mĩgũnda, na kuoguo kũringa na ũrĩa ndĩreciria, ũrĩa thirikari ĩngĩhota gũkorwo ĩgĩka nĩgetha ĩkorwo ĩkĩrũgamia kana ĩkĩnina ũndũ ũyũ, nĩ kwamba gũtacũkĩria makinya anene a thirikari arĩa mangĩnyitwo magĩkuruhanio na wĩici ũcio wa mĩgũnda, yambe ĩmanyite, na matwarwo igoti-inĩ na matuĩke a kuohwo, nĩgetha makorwo magĩkorwo makĩhũthĩka ta me andũ a gũthomithia arĩa mangĩkorwo makĩenda gwĩka wĩici wa mĩgũnda. Na, ngwĩciria thirikari ĩngĩhota gũkorwo ĩgĩka ũguo, arĩa angĩ mangĩkorwo makĩenda kũiya mĩgũnda no metigĩre onao na wĩici wa mĩgũnda no ũthire.

Arĩmi nĩmacemanagia na mogwati maingĩ hĩndĩ ĩrĩa maraikara cikaro citarĩ cia gũtũra, na mamwe ma mogwati macio, nĩ atĩ cikaro citarĩ cia gũtũra maita maingĩ nĩtuonaga cikĩgũmĩrwo nĩ mĩtino ya mĩaki, na ũũ nĩ kũringana na ũrĩa cikoragwo ciakĩtwo, tondũ citikoragwo ciakĩtwo cikinyanĩirie ikĩro, na oro ho oro ũndũ ũmwe na hau nĩ atĩ nĩcikoragwo ciakĩtwo cikuhanĩrĩririe mũno, kuoguo nĩũkoraga mĩtino ya mĩaki nĩ ĩkoragwo ĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩkĩgũmĩra cikaro icio mũno. Na, thĩna ũngĩ kana ũgwati ũngĩ ũkoragwo ũkĩgũmĩra arĩmi arĩa makoragwo magĩikara cikaro itarĩ cia gũtũra nĩatĩ nĩmakoragwo makĩgũmĩrwo mũno nĩ mĩrimũ, tondũ kaingĩ nĩũkoraga nĩ aingĩ makoragwo magĩikara cikaro icio, kuoguo mũgakorwo mũrĩ andũ aingĩ handũ hamwe na mogwati ma gũkorwo mũkĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ magakorwo onamo marĩ o igũrũ, kuoguo ũgakora andũ acio nĩmararwara maita maingĩ.

Kaingĩ na kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩmi anini mena macira ma mĩgũnda nĩmakoragwo mena ihinda iritũ hĩndĩ ĩrĩa marageria gwetha kĩhoto, na ũũ nĩgũkorwo atĩ matikoragwo mena ũhoti wa gũkorwo makĩrĩha mawakiri mao, na ota ũrĩa tũĩ mawakiri nĩmo makoragwo makĩhota gũgũtetera igoti-inĩ. Kuoguo maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩmi anini mena macira mau ma mĩgũnda nĩmakoragwo makoragwo magĩteithio tu nĩ wakiri ũrĩa akoragwo aheanĩtwo wa thirikari. Na, ũngĩringithania mũndũ ũrahũthĩra wakiri ũrĩa ũhetwo nĩ thirikari na mũndũ ũrahũthĩra mawakiri make marĩa ararĩha, maita maingĩ nĩũkoraga mũndũ ũrarĩha mawakiri nĩakoragwo agĩcinda cira wake. Kuoguo nĩ maita maingĩ ũkoraga andũ arĩa me arĩmi acio anini matikoragwo makĩona kĩhoto ũrĩa gũbatiĩ.

Maũndũ ta ũkomborithia wa mĩgũnda ya kĩbamĩrĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩhuta na njĩra nene umithio wa ũrĩmi. Ũũ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo ũgĩkombora mũgũnda kuma kwĩ mũndũ wa bamĩrĩ yanyu, maita maingĩ nĩũkoraga hihi no mũkorwo mũkĩhĩtania na njĩra hũthũ nĩũndũ wĩgiĩ mũngũnda rĩngĩ wa mũndũ ũcio ũgũkomborithĩtie wa bamĩrĩ, angĩkorwo kũringana na mawoni make arona ũkĩrĩma ũrĩa ũtabatiĩ kana ũrĩa angĩenda, nawe hihi rĩngĩ nĩũrona kũringana nawe nĩũrarĩma ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrĩma, kuoguo maita maingĩ no ũkore nĩmwanbia kũhĩtania, na hĩndĩ ĩrĩa mwahĩtania, ũndũ ũcio ũthiaga ũthũkĩtie kana ũnyihĩtie umithio waku wa ũrĩmi.

Hĩndĩ ĩrĩa kaingĩ andũ matũra-inĩ mahĩtania kana mahĩngĩcana nĩũndũ wa hihi gũkorwo makĩiguana maũndũ, gũkorwo matekũiguana maũndũ megiĩ mĩgũnda, kũrĩa makoragwo magĩthiĩ nĩ kũrĩ atongoria a matũra maita maingĩ, na atongoria acio a matũra nĩmakoragwo mena ũigĩrĩrĩku mũnene wa gũkorwo makĩnina macira makoniĩ mĩgũnda, na hihi andũ acio mangĩkorwo no maremwo kana mbere makoragwo makĩgeria kwaranĩria na andũ arĩa mena haro icio cia mĩgũnda na hihi mangĩrema maigue rĩngĩ cira ũcio nĩwathiĩ igũrũ wa gĩkĩro kĩra o mangĩhota gũkorwo magĩtua cira, nĩmatwaraga cira ũcio mbere ana makaũnkinyia kũrĩ atongoria a thirikari cia matũra, na thutha wa cira ũcio gũkinya kũu, andũ arĩa mena haranio icio nĩmakoragwo magĩtwo na cira ũgagĩkorwo ũgĩtuo na magakorwo makĩhota gũtuithania macira megiĩ mĩgũnda.

Nĩ harĩ ngũrani nene mũno gatagatĩ ka mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe na mũgũnda wa mũingĩ. Mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe mwene mũgũnda ũcio nĩakoragwo ena taitũ ya mũgũnda ũcio, kana ena marũa marĩa makoragwo makĩonanai atĩ we nĩwe mwene wa mũgũnda mwene mũgũnda ũcio, na mũndũ ũcio no akorwo agĩka ũrĩa angĩenda na mũgũnda wake. No akorwo agĩaka thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio, no akorwo akĩrĩma irio ciake cia mũgũnda, na ona angĩenda kwendia mũgũnda wake, no awendie kwĩ mũndũ ũngĩ. No mũgũnda wa mũingĩ ũkoragwo ndũrĩ na mwena kana marũa maguo ma kuonania mwene mũgũnda ũcio matikoragwo mena mũingĩ, kuoguo arĩa ũrĩa ũkoragwo ũmarũgamĩrĩire mũgũnda ũcio nĩ thirikari ĩkoragwo ĩrũgamĩrĩire, na hatirĩ mũndũ ũkoragwo wĩna rũtha rwa gũkorwo akĩendia mũgũnda ũcio, kuoguo maingĩ ũkoraga rĩngĩ no gwakirwo kĩndũ ta cukuru kana thibitarĩ ĩrĩa ĩngĩguna andũ marĩ othe.

Kũgĩa na taitũ ya mũgũnda nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ mũrĩmi na kana harĩ mũndũ ũngĩ o wothe, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arĩkia gũkorwo ena taitũ ya mũgũnda, nĩakoragwo akĩhota kuonania nĩma mũgũnda ũcio ararĩma nĩ wake, na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kuma nakũu oke kũmũtunya mũgũnda ũcio, na ona kũngĩũka mũndũ ũngĩkorwo akĩenda kũmũtunya mũgũnda ũcio, mũrĩmi ũcio no ahote gũkorwo agĩthiĩ gũthitanga na kũrĩ atongoria a matũra kana atongoria a thirikari, mũno mũno thirikari cia matũra, na no ahote gũkorwo akĩonania kana akĩiguithia mũndũ o wothe atĩ mũgũnda ũcio nĩ wake. Kuoguo he bata mũno gũkorwo wĩna taitũ ya mũgũnda. Na, ũndũ ũngĩ nĩatĩ ona hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi ũcio ena taitũ ĩyo ya mũgũnda, no ĩkorwo ĩkĩmũhotithia kwendia mũngũnda ũcio angĩkorwo hihi nĩaraigua agĩbatara kũwendia, na no akorwo akĩwendia na njĩra hũthũ gũkĩra mũrĩmi wĩna mũgũnda atarĩ na taitũ.

Mũgũnda wa kĩrũrĩrĩ nĩũrehaga mathĩna maingĩ, na mamwe ma mathĩna marĩa ũkoragwo ũkĩrehe nĩ haranio thĩiniĩ wa rũrĩrĩ, tondũ nĩũkoraga kwĩna andũ marenda kwendia mũgũnda ũcio, na hihi nĩ kũrĩ na angĩ matarenda gũkorwo makĩwendia, marenda gũkorwo makĩũhũthĩra na njĩra ĩngĩ. Kuoguo nĩũkoraga maita maingĩ andũ arĩa makoragwo matekũiguithania nĩũndũ matekũigwithania nĩatĩa marenda gwĩka na mũgũnda ũcio, nĩmakoragwo mena haranio nyingĩ mũno. Kuoguo ũgakora rũrĩrĩ-inĩ nĩgũgakorwo kwĩna haranio nyingĩ mũno nĩũndũ wa mĩgũnda ĩyo, na andũ gũkorwo matarĩ na meciria mamwe, kuoguo magakorwo o mũndũ nĩarenda gũkorwo agĩcinda kũringana na ũrĩa arona we nĩguo kwagĩrĩire.

Kwĩgaĩra mĩgũnda nĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ maraiya mĩgũnda ya mũingĩ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩ moko-inĩ ma thirikari. Maita maingĩ wĩici ũcio wa mĩgũnda ĩyo nĩũkoragwo ũkĩrehe mathĩna maingĩ mũno kana nĩũkoragwo ũkĩhutia aikari na njĩra nene, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mĩgũnda ya mũingĩ yatuĩka nĩyegaĩro nĩ andũ kĩũmbe, ũguo nĩ kuga atĩ mũgũnda ũcio ndũngĩakwo kĩndũ ta cukuru kana thibitarĩ kana kĩndũ kĩngĩ o gĩothe kĩngĩkorwo gĩkĩguna mũingĩ wĩ hamwe, tondũ nĩyarĩkia kwĩgaĩrwo arĩa makoragwo megaĩire nĩmaũhũthagĩra na njĩra ĩrĩa mũndũ angĩenda, na angĩenda gwaka nyũmba yake kana angĩenda kũrĩma irio ciake, kuoguo ĩgakorwo nĩrkorwo ĩkĩhutia mũndũ ũrĩa wĩikarĩte itũra-inĩ rĩu, tondũ ndegũkorwo agĩteithĩka we na mũgũnda ũrĩa na nĩabatiĩ gũkorwo onake agĩetithĩka naguo.

Taitũ cia mĩgũnda na wandĩkithia wa mĩgũnda ĩyo, nĩũrutaga wĩra mũnene mũno thĩnĩ wa ũkinyanĩria ũgitĩri wa ene mĩgũnda. Ũũ nigũkorwo atĩ hĩndĩ ĩria mũndũ arĩkia kwĩandĩkithia na kwandĩkwo atĩ nĩwe mwene wa mũgũnda ũcio na mũndũ ũcio arĩkia kũgĩa na taitũ, ona hangĩũka mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũmũtunya mũgũnda ũcio kana mũndũ ũgĩkorwo akienda kuga mũgũnda ũcio nĩwake, mũndũ ũcio ndangihota gũkorwo akĩruta ũira wa kũonania atĩ mũgũnda ũcio nĩwake, no mwene mũgũnda no akorwo akĩruta ũira na kwonania atĩ nĩma mũgũnda nĩwake na ena taitũ na nginya niandĩkithĩtie atĩ mũgũnda ũcio nĩ wake.

Moritũ marĩa andũ arĩmi anini macemanagia namo makĩenda kũgĩa na mĩgũnda yao kũringana na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ kĩ watho, nĩmakoragwo me maingĩ mũno. Gĩtũmi nĩatĩ, hĩndĩ ĩrĩa arĩmi acio anini marageria kwĩguatira mĩgũnda ĩyo yao na makorwo makĩonekana kĩ watho atĩ nĩo ene, maita maingĩ nĩmakoragwo magĩkĩendwo makorwo makĩrĩha mahaki, na tondũ matikĩrĩ na kĩndũ mangĩhota gũkorwo makĩrĩha nĩgetha marutĩrwo wĩra ũcio nĩũkora kaingĩ, arĩmi arĩa anene magĩũka o nĩmarakorwo makĩrĩkĩrio na njĩra ya ihenya gũkĩra arĩmi aya anini.

Gĩchagi-inĩ gitũ nĩgũkoragwo, nĩtũkoragwo twĩna mũgũnda wa kũrĩithia na nĩtũkoragwo twĩkĩrĩte watho nĩgetha mũndũ o wothe akorwo akĩrũmĩrira watho ũrĩa, tondũ nĩtũkoragwo tũkĩmenya handũ hena watho, na andũ nĩmarahota kũrũmĩrĩra watho ũcio no hakorwo he handũ hatarĩ na ngũĩ. Kwoguo watho ũrĩa tũkoragwo tũĩkĩrĩte mũgũnda-inĩ ũcio nĩatĩ, o mũndũ nĩakoragwo ena rũtha ũgũkorwo akĩrĩithia mũgũnda-inĩ ũcio kwoguo gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ gũkũĩra ume mũgũnda-inĩ ũcio atĩ we ndũbatĩĩ gũkorwo ũkĩrĩithia. Kwoguo njĩra ĩrĩa tũhũthagĩra no yagũkorwo tũgĩkira mawatho na hakagĩa na anene aitũ arĩa makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ o mũndũ nĩabuata watho ũrĩa ũhĩtũkĩtio.